Ore kuna naa imbatai, aa ore embata naa enkabila emotinyi naaijo elukunku naifugai arashu naramati tiank' nepiki embata ankang' ake sininye araamat enaa kulie lukunkuni. Ore embata naa elukunku ake siininye naakifugai pee enyai inkiri enye ana ilaramatak lenyana, neeku ore ena siai neitu aikata eyiook kias aashu aa ietu nanu aas amu ara nanu olaramatani loo nkishu, neeku mayiolo eneikoni teneramati enkukui arashu aa imbatai. Neeku ina sababu pamaata nanu imbatai.

Ore ena Shani naa mimea naji dania naa enetipat oleng' tenkopang' amu ore pee ebulu ena shani nemiri arashu eyierieki endaa nerropilu endaa netum oltungani inkufu naalotie arashu nalotie aawu inadaa.

Ore kuna naa imboosho nagirai aakesu. Ore ena baye naakanyor amu emboloto duake esukuul, neeku kisho oltungani menoto iropiyiani sidain.

Ore ninje iyiook naa ekinyor emukate, imbuka ashuu aa sukuma naaboit.